Rĩrĩa arĩmi maingĩra ũrĩminĩ, nĩmakoragwo na kioneki kĩa magetha mega, magetha marĩa macokaga makendio, namendio, magetha mau nĩ maheaga arĩmi ũboco, ona magethainĩ mau, no ho arĩmi magĩaga na irio cia kũrĩa.

Ũndũ wa mbere, kwaga mbura kana maĩ makũhe mamera makwa, wa kerĩ, kwaga mbeca cia kugũra mbataraitha kana thumu rĩrĩra mamera marabatara mbataraitha, wa gatatu, kwaga thoko ingĩtwara mamera makwa.

Gũcenjia kwa rĩera na rĩera rĩgakorũo rĩ rĩega ũrĩmi-inĩ, nĩ gũteithĩtie mũno kuongerereka kwa magetha, kerĩ, ũnyitanĩri na thirikarinĩ nĩmaheanĩte bataraitha na thumu kũrĩ arĩmi arĩa matangĩhota na koguo gũgateithĩrĩria kuongerereka kwa magetha.

Kĩũndũ gĩkĩ nĩgĩteithĩrĩirie mũno nĩũndũ mũndũ ndaumaga gwake mũrigo waku ũgũkinyagĩra kũrĩa wetĩria, kogwo gũkũnyihĩria mathaa marĩa mũndũ angiatũmĩra, na mũrigo waku ũgũkinyĩra wĩ mwega.